Aparo higa mokalo dwe mar apar ka nachako ohala mar pidho atudo. Ka nawarogi kuom ng'at moro bang'e manachako ketogi, to ne gitimo maber ka ne ginyuol piyo piyo nikech ne anyiewo atudo adek. To bang' dweche adek, adekgi nonyuolo motoko nyithindo prariyo gariyo. Shida manoduogo wuok en achiel, nyithi atudo tek rito ka niyudo nomul matindo tindo to githo githo. Koro ma ne kelo lal ahinya nikech kigo kwand chiemo minyiewo gi gik moko, to nyithindo go monego dongi iusi to gin githo athoya. Mano koro miyo ohala ni bedo matek, koro mano ber kipidhogi to ing'iyo kinyalo kigeronegi kumodinore mok giwuogi. Giyude kaka nyithindo nyatugo kodgi oko.

Tijni ber nikech oketo tich bedo mayot, nikech kiyudo ka ng'ato okia gimoro, tinyalo penjo to kuom seche machuok onyalo koni. Kendo berne mar ariyo kiketo gimoro to onyalo koni mokoni yore mitimogo. Kaka achiel kuom gino wawach ni yor kuano, inyalo penje yor kuano onyalo koni kaka itimo, mokoni okenge miluwo iluwo. Koro oketo tich mayot. Bende nyithi sikul kaka wan e mbalariany tiyo kode e somo kata ka gimanyo yor gik moko. Koro emomiyo an ahere nikech omiya tich bedo mayot kaka ma an koro oketona somo bedo mayot ahinya

Gini nikod nengo nikech iyudoka sama ng'ato dwa ni mondo odonj eiye ka, nyaka oti gi yor omenda kong'iewogo gima iluongo gi dho ngere kaka bundles eka koro oyud kaka onyalo neno gik man eiye. Kendo sama ng'at moro oketo pichane moro mondo one, iyudo ka ng'atotiyo kod omenda mondo one go pichano to sama otimo kamano, ng'atcha yudo pesa. Kata kamano nitie chak yore moro miluongo ni like gi subsribe. Sama ng'ato otimo gima iluongo ni subscribe modiyo gimoro matiende ni ohero gino, iyudo ka ng'acha cha sudore malo matin. Tom koyudo gik miluongo ni subscribe go mang'eny, ma chalo kaka koro moyudo chudo ma jomoko be koro iyudo nodak katiyo gini ema koro chulone gimoro amora eyore moritorego.

somo ma ineno nyaka e pichni bedo maber maingo somo maiwinje duol nikech iyudo ka somo ma ineno nyaka epichni ni samipuonjo ngato toneno pichani bedo mayot nikech koro ikone gima ongeyo chalka gima koro itemo lerone gima oneno omiya seche makoro ikone gima chal kamano oyudo rameny maenbe oparo koro oparo gima chal kamano nyalo bedo gima adier mopogore gi somo mar duol minyalo koono ngato gimoro tongano pingi owacho kata ni mano gima chal kamano onge nikech gino okia gima chal kamano pok nowinjo mano odiochienge mowinjo gino mokwongo koro bedo matek mondo ongee gino molore gi somo mar picha miyudo ka ngato kikone gini towinjo nikech koro onene kanyo

Tijni nikod nengo nikech iyudo ka sama iyiero jotelo achiel achiel mabedo kapogo gigi e skunde mopogore kuom nyithindo manyiri, iyudo kakoro imiyogi chudo mar tero gigi kakonyo nyaka joma aonge tich yudo tich sama koro oyudo tich mar opogo opogo gigi. Kendo okonyo mine mek nyithindo manyirigi kata jogo mane ok onyalo kuom kano pesagi mane gitiyogo kuom nyiew gigi, koro miyo gini bedo gi nengo

Kaluwore kod oganda luo girito kitgi machon, sani giketo kaka wuoyi maduong' ema nyaka kuong gerne simba kaka koro kaluwore kata ka gin jowuoyi ang'wen, onge kaka wuoyi mar adek inya kuong gerne simba kapok ogerne maduong'. Mae e gima aneno kapod girito nyaka sani nikech mae konyo geng'o koko kaluwore nikech kokuong gedne wuoyi matin, onyalo chayo wuoyi maduong' makel koko. Makata kobed ni wuoyi maduong'no oonge en mabor kata wawach kata ni odhi loka, to wuoyi matinni nyaka gedne kata en ng'ama duogone ok ong'e, to igera agera ot mar wuoyi maduong'ni iwe kanyo koro eka igedo ne wuoyi matin to oknyal kuong gedne wuoyi matin kapok wuoyi maduong' ogedne.

Nokuongo nenore ni kaka ne jii odonje tiyo kod mtokni noketo tich mayot kendo tic nedhi piyo kaluore kaka punda nedhi mos lakini kaluore kendo ineno ni mtokni osekao pesa, tiyo gi pesa mangeny kamondo gichop kuonde midhiye no kopogore gi punda. Tiyudo ni punda jomane tiyogo gik moko ne dhi mos lakini gik moko kaka ajali ni ne tin maneketo ngima dhano maber lakini kaka jii odonje gari, mtoka oketo aketa accident mangeny e ndara makelo tho jii dok matin